Chiemo ma oganda ma masawa luongo ni mokimo kata oganda ma jokikuyu, en chiemono ma nywando waru kod oduma kanyakla, ka onywando kit chiemo ariyogi, ok onyiso ni chiemogi itedo kamoro achiel, ikuongo iiko waruni kata rabuondi maber to ichwake, e sama osechiek ma osebedo mayom, to iswage, iswago waruno ma rudre ma bed mayom, ka ikawo odumbi ma ne isechwako tenge iolo e waruni kaeto inywandogi kamoro achiel. Chiemo ma kama mokimo itoko gi ring'o e bathe, gi alot e bathe jomoko bende chame lilo, ichwako ringi ka osebedo mayom to ichiele, inyalo kete gi kado kata inyalochame ma onge kado, mano e chiemo ahinya ma ichamo gi mokimo.

Dhiang' en gino mangima, kendo en gino manyuol mana kaka dhano. To mondomi dheri mar gredi onyuol, onyalo romogi dhiang' madichuo, kata kamano inyalo ng'ieo kothi mar dhiang' madichuo to ichuoyone. Sama dhiang' yach, kata dhiang' pek, irite, imiye chiemo mana kaka ipidho dhano. Imiye pii maoromo, kendo obedogi kar nindo maber. Tokeno kaseche madhiang' konyore oningo wabedgi lakteche manikanyo, mang'iyo kata makonyo e nyuol, mondo nyaroya, kata nyathine owuogi mangima. Kendo ka dhiang' osekonyore mana kaka dhano, onyalo medo golo remo mang'eny, kendo kata biero nyalo dong' kapod omoko karka chien ne. Onego wabedgi daktari makonyo dhiang' e konyruok. To nekech dhiang' oknyal pidho nyathine, nyaroya ikao kindene, ipidhe, iweye othotho chak min gi, othotho min gi maber machak rome mondo otegno godo.

Sirkal mar piny ma adake, piny mar Kenya osebedo kaok orito arita kwe mar jopiny. Jopiny osebedo ka kadho e gik mang'eny ahinya, inegogi e ndara sama ging'anyo, bei mag gikmoko ohidho. To mondomi walok sirkal, sirkal wanyalo mana loko goyo kura. Ajiwo, kendo agomboni mondo nyithindo mang'eny, rawere mang'eny oyud opande makamano dhi konyowa e loko sirkal. To sama rawere oseyudo opande mang'eny mawaloko sirkal, pod en kinde maber mar yudo tudruok gi jopinje maoko, kendo miyo rawere yudo tije. Tije mani pacho maoko ng'eny ahinya, to mana nyaka rawera bedgi opande. Koro abiro bedo mamor ahinya, ka aneno ka oganda mang'eny nigi opande, ka ang'eyoni wanyalo loko sirkal kendo wanyalo manyo tije mapinje maoko.

Ahero neno ka aluora majiodake, en aluora maber, kendo orite maler. To mondomi warit aluora maler, nyaka wapuonjre kama wawite gige juala, kama wawite yugi mawang'eyoni okwanyal tiyogodo kendo. Sirkal, kata jotelo, kata ng'ato gi wegi, onego ng'ieu nitiere jwendni maoketi madongo dongo marotenge, magin mag choko taka. Nga'to onego ket kata ka e dhode kata ka e aluora magidake, mondo jii yudo thuolo maiwite yugi eiye kanyo, bang'eno to nitiere geche mag yugi mabiro ting'ogi. Ahero ka aluora ler, ahero sama aneno ka jii ochoko yugi kanyakla, en yugi mating'o yot gi gari kata inyalo wang'e mondomi urit aluora, kikbedgi jwendni kata yugi.

Tong' en chiemo maber ahinya, to kaka ilose jomoko chame ka oboke, jomoko chame ka ochiele. Ka iboko tong' to ikao mana tong', iluto ei pii kaeto iketo e mach. Lose yot mana kamano, bang'eno ing'ade kain gi nyanya iloso kachumbari kata ichame mana gi chumbi. To ka ichame kamano, samoro inyalo boke maipoke maber, kaeto ichielo kado moro yore, kati ma iwuothe gi otungu gi nyanya ilute tong' obedo gino mawaluongoni egg curry, kaeto inyalo chame gi ochele. Kata kamano, tong' jomoko chamo ka ochiele. En gino ma itoyo irudo, ituone chumbi, kaeto iketo e pan maniseketo e mo maobedo maliet. Iloke owuok ka en tong' marao gima duong' en tong' ma isechielo. Inyalo chielo nyanya kando go otunguni gi giri moramora mar tedo, kaeto inywande e tong'no. To ma kamano ichame gi kuon, ichame gi chapat, ichame kata mana gochele podi. Koro boko tong' yot, chielo tong' bende yot mana kamano.

Loso gweno, jomoko chame abula, jomoko chame athola, jomoko bende chame gi kado. Ikuongi ibaro sama isenego gweno, ibaro gweno. Igolo gikmanie iye, igolo chilo, kata awachni chieth, gi nyombiye mani e iye to iwito oko. Iluoko gwendi, kosebedo maber korka ichako tede. An akawe to akete e ong'enge mabuo ong'engeno asetiaye mach. Mano gweno tholore otholore, to ka ringre osetholore te, ang'ade kipande ka kipande madongo dongo, kaeto koka achako chiele. Abole e subria, aole pii matin, ochuakore mapii no kaoserumo tachiele. Ithecho mo matin, ing'ado otungu inyuande, ing'ado nyanya inyuande, giri moramora ma itiyogodo e tedo, inyuando e iye kanyo. Iloko iloko iumo, ka gwenda oseikore maber, kaeto akao kado to aole. Akao pii aole pii makamano ema toke lokore kado, an ahero gweno maichamo gi kado, kamano ekaka alose.

Mbui mar e-citizen nigi gino maidendoni sirkal e lwedo. Sirkal e lwedo nigi teko mang'eny, kata nigi nengo. Kadang' awachni en gino moger gi jopiny, kendo itayo gi jopiny, kendo en gir jopiny. Tiendeni chike manie mbui olosi gi jopiny, gin chike marito jopiny, kendo gin chike mag jopiny. Mbui makamae nyalo konyo tayo chenro aluf abich mag sirkal, obed ndikruok mar huduma, obed ndikruok mar kao opande, obed ndikruok mar kao oboke mar nyuolne nyathi, kendo mbui mar sirkal e lwedo, en mbui matiyogodo yot. Ka idwaro gimoro e mbuini, tiyokode yot kendo, en gino matiyo piyo piyo. Mbuini bende konyo e sirkal yudo osuru margi. Sama watiyogi mbui to nitiere gino mathin, kata awachni omenda matin, atamalo mathin mawachulo. Omendani nyalo konyo sirkal e yudo osuru margi. Okonyo sirkal yudo sirkal, okonyo jopiny yudo gigegi, en tich ahinya, wawachoni sirkal e lwedo, nikech iwuotho gi simu mar ong'we yamo e lweti, kendo inyalo timo gige sirkal mana e lweti kanyo bende mapiyo piyo.

Mariewa ma oseyiedhi ma oswagi. Sama idwa kane mondo odag aming'a, odag e kinde mathoth ka pok okethore, en gino madwaro kama ler. Sama iseswago mariewa iting'e to ipedho kata otas moro, ipedho kata jwala, kata en dier ot ma olos maber to iseluoko maler. Iole kanyo mondo omi kik omak chilo moro amora. Mariewa makama, en gino ma kama ikete, nyaka obed ni odno ni go wiye malo, kama koth kata nyidho ka chwer to ok chop e mariewa. Mariewa dwaro ni okane kama isiko igolo oko e chieng'. Ok ikane kama ng'ich to iweye kanyo. Igole to imoye e chieng' mondo omi kik opur nikech otimo pi, pod onumu. Mondo omi rit mariwa odag mang'eny, ikane kama ler, kama iuomo ma koth ok nyal goye, to ka ochopo godieching' sama chieng' rieny, to igole oko mondo otwo, kaeto odak aming'a.

Pok opogore, kendo kata pok mar obuongo bende en mana pok. Daher sama ng'ato nindo oko owachoni oonge ot, loo ni kanyo, lum otie pap to okonyal tong'o mondo olos ot, en ng'ano man aseye ahinya. Jogi obiro kamora achiel oriwo paro magineno ni ginyalo ng'ado lum mondo gilos ot mana mar loo, reso gi kendo giyudo kama gininde. Kata kamano, sama gibiro kanyakla, ginenoni odni ginyalo lose e design maber, magimedne kata tado moro e wie malo machalo mana kaka otma opogore. Gigero ot, giriwo paro kamoro achiel, nikech gin jii mang'eny, giriwo paro, gigero ot magigero moro malo kanyo, nyithindo mor ahinya sama akoro giyudo ot. Ber ka ng'ato itiyo gi gima ingo, kik iketri e ngima mo ohewi, sama iparoni gima anyalo mana timo en gero ot mar lum, ber ka igere moloyo nindo oko, kendo ritoni nyaka chieng' moro iyud pesa eka igedi.

Chiemo ma oting'o nduma, oting'o smokie, oting'o tong', kendo ting'o maembe, en chiemo mang'ato nyalo chamo okinyi, ma idendoni breakfast. Inyalo madho chai sama ichamo chiemogi. Tedo nduma maokuongo, ikuono iyietho nduma, mailuoki, manduma bed maler, kosebedo maler to iketo e pii e sugria ma isebole e chumbi e iye, kaito itiayo mach to ichuake maobed mayom. E lwedo machielo, smokie ikawe, en gino matedo yot mana ka ilung'e e mo, ikao mo maosebedo maliet, kaito iluto eiye to ochiek, kendo oloko mana rangine piyo piyo kamano. Tong' itoyo ichuado, ibolo e chumbini moro, iketo pan, ginobedo maliet, ipuko tong' eiye kanyo. Bang'e tong'no chiek mawuog kata marao. Chiemo makama kaisemadho gi chai, inyalo kao maembe to iluoyo e wie mana kaka olemo ber kang'ato chamo tok ka osechiemo. Maembe iluoko, igolo opokone, ing'ade maber, kendo ichamo chiemo mamit ahinya.

Le mag bungu gi le ma dhano onego dagi mabor ahinya kuomgi. Le mag bungu, gin gino manyalo monji, nyalo kayi moko dendgi bith nigi kudho nyalo gwari, moko be nyalo kata tong'i gi iuwgi. To sama le mar bungu okayi, nyaka iyud thieth makare, eka ibed gi, ibed gi ngima, kendo ichangi kuom two no. An sama aneno le mar bungu, obed thuol, obed gimoro amora ma odak e bungu to adak ka an gi luoro nikech ang'eyo ni ginyalo nega kata ginyalo miya two marach.

Ji osedak e ngima mapile ka pile ka ging'eyo ni nyaka gilos dendgi. Del ma kama, chakore e wich, e dendi in owuon nyaka e tiendi piny. Ka ichako gi wich, jogo mamon, nyaka gisuk wi gi, nyaka giyud tol ma imino ma isuko godo wi gi. Dukni ma kamagi uso ne mon tol ma imino ma isuko godo wigi kendo giyudo gi e yo mayot nikech gidak ka giloso wi gi pile ka pile. Dhano ka oseluokore nyaka ruchore mo, ma gima timore e ngima ma pile, e ngima ma sa ka sa, e kinde ka kinde. Yudo dukni makamagi konyo dhano miyo ni ka oseluokore ok obed ka otar, oyudo mo. Onyalo rucho e dende ma olosre ma obed majaber. Kata kamano, dukni makagi bende miyo ji tije. Kaluwore ni gigo ok dhi usore kendgi, nyaka ndik ng'ato tich kae ma dhi uso ne oganda. Kamano wuon duka loso ohala, ngama ondiki oyudo tich, kendo joma odak e alwora oyudo gigo ma girito go dendgi, kaka mo madung mamit, obed usi ma imino godo wi joma mon. Kata kamano dukni gi en dukni ma orito alworawa.

E piny masani, gima dhi mbele en pur gi ohala. Ok en pur ma ji chamo kendo ,to en pur ma iuso gigo mar ohala. Sama ng'ato puro kata pidho gimoro mar ohala, ok onyal pidhe e yo mathin kaka ne opidho chiemo mare ma ochamo gi anyuonde. Pith makamagi nyaka timore e lope madongo dongo. Sama lope dongo ng'ato ok nyal puro gi lwete kendo. Ikawo gari, tractor makonyi puro to dhi puro. Tijgi gi ni gipuro maber, gipuro mapiyo, kendo gipuro mayom ahinya.